Kampunit noton Nebo insurance en emoni ba Kenya anan ko kampunit noton nekunu rotutiet en Chito kotienge koitindoi magarnatet anan Malik kampunit niton koterter akoter kotiyengei Kole konu ratutiet en Kenya en kasi ainonimuche kokon ratutiet Nebo konoret imuche konebi karishek akalak cheter koraa kampunit kokachin kapchi ratutiet nekaran en ngalek ab sibitali ak yangachanga bilishek choton chekelubani atkai tugul koraa kampunit niton koicheru rabinik choton anan bilishek choton en chepkondok chebo kila ak kotiyengei Kole iname chetiana konoton kokararan kot mising en bik

Chepkondok ko korom mising kegonor amun chepkondok ko tuguk chekimakingei en kila ak kila en Sabet ab chitugul chepkondok komakingei ichengi sinyoru chekonoren chepkondok chekonori kot komecheng ako en kasarwek chechang kosinyoru chepkondok kokeyai kasishek choton cheterter asinyoru akomuche ko kasishek choton Chuen choton chekaba kibarua akokoraa choton Che chekaba kila arawa chenyoru kobun kasit niton iyae tos igonor chepkondok nywlunkoichuto en kabwatutik amun Machi agetugul netot koyai Kouniton imuche kobaishen chepkondok komakonor Kou olemaktai koraa anan kobit nyasutiet cheyache ibaishen chepkondok Kou yelekamemaktai

Bik choton che mokorek en kokwet ko mokorek ako terter kotiyengee kasishek choton cheyoe en kila betut Koraa komuche koyai kasit noton nebo sirkali asikopit ko mokorek anan mokoriot inendet. Bik choton che mokorek en kokwenyun ko bik choton cheu takitariek kii mwalimuek kii an bik choton chemii koyoe kasit e muswoknotet nebo kasari. Koraa bichuton Kobo komonut en kokwet amun toreti bik yon miten toretet noton nebo rabinik en kokwet muche ko nekobo toretet nebo sipitali, imuche ko kotoretet nebo lakwet newendii sukul bokosomoni anan ko toretet nebo igortab meet nekoyaak en kokwet, kotoreti noton kot missing. Ako koraa anan komiii oretunwek chetom kochob sirkali kochobe icheket en kokwet.

Cities choton chekitinye en Kenya kochang kot mising kobaten miten Chemiten Barak akomiten chetindo tuguk cheterter asikekuren komi Barak koyaton olemi bik chechang akokikoyai kasit bik chechang en oloton Neta ko taonit niton neon en Kenya ko Nairobi konairobi ko taonit niton neon kot mising en emoni tinye notonnolebune karit ab mat miten olekilanyen ndegeit ak tugug cheterter kot mising taonishiek alak cheyechen en Nebo kenya ko Mombasa koyaton komiten elebo melit anan olekilanyen melit koraa komiten Kisumu olemiten barit noton lake Victoria olekakata gei ak yoton nebuch komakaba bik chechang oloton akoraa komii taonit Nebo Nakuru ak Eldoret akotakendo ainon okot mising

kondoindet noton netaa nebo emoni bo Kenya ko noton nekim ako nekichome biik kot missing noton ne kiibu kandoinatet kobun kiplelachek kibwaa kiplelachek konyo kondoji biik che tuen ko noton ne kiwone kiplelachek en emoni bo Kenya ak kodoiywech ko inendet kainenyin noton nebo kondoido noton koki Komo Kenyatta. Komo Kenyatta ko kiyai kazit ana kindoe emoni bo Kenya en kenyisiek choton chebo keny kongeten kingesich kandoinatet kokiyai kenyisiek taman ak angwan kongeten yoton ako bo komonut tuguk che kiyay kondoindoni amun kiyay kotesak tuguk chechang en emoni bo Kenya ak keib tuguk che terter che uu ketej garitab maat ak tuguk choton che kiibu kiplelachek ko kitesak ngandan kiwon inendet. Koraa kokindo kondoindoni kongeten kenyisiek choton ako kimochome biik .

Miten kotuyoshek che terter en emoni bo Kenya ako terter kotuyoshek choton kotiengee polotet noton nemii emoni bo Kenya en kenyisiek che terter ako mii kowolegee kotuyoshechu ana chamaishe chu kotiengee kondoik chebwone ak kobendii. Kainutik choton chebo kotuyoshek Cheechen ako che nootin komie en biik ngunii en emoni bo Kenya ko netaa noton ko nekibore UDA, inoni ko kotuyet noton ne kitou kondoindet noton nebo emoni bo Kenya nekeguren William ruto kitou kotuyondoni amun kimoche kobwaa biik kibagenge che kolenjin ak biik alak sikopit ketoret ak kecheng kelee kibendi Tomo en ngalek ak chobetab oret en emoni, koraa agee kebore ODM inoni ko kitou noton nekebore Raila odinga oo miten kesho ngalekab William ruto.

Miten ketesiosiek che nootin en korenyun anan en kokwenyun Che terter ako chang kot mising ketesiosiechu chome age tugul ketesyenyin kotienge ak tuguk Che mwooe en yoto imuche kora ko ketesiosiechu ko Che bo radio Anan ko chebo kiptongonyit ako noto kochome Lagok soiti ketesyosiek chebo kiptongonyit amun imuche ichek koger kole kichopto ano kounoto bik Che echen ko chome kogas chebo radio ago ne naat mising en kokwenyun keguren taach fm noton ko ki kotoret bik chechang ago nyoru logoiwekab emet en yoto ak konai kit netese tai en emoni kora komiten ketesyosiek chebo kiptongonyit ko netai ko noton nekikuren citizen ako niton ko kikotoret chechang konai kit ne tesetai en emet komi Ole mi Anan olan tugul imuche ko olinbo bo kisumu anan ko Nairobi konyoru logoiwek choton chebo emet

Kipsomaninik koboishen soet koterer amun miten kipsomaninik choton che mengech ako mii kipsomaninik choton che echen, komiten kipsomaninik choton chebo che mengech komuche koboishen soet kotoret ichek kocheng tuguk choton che somoni ak koger ole kiyoito kouu noton, komiten koraa kipsomaninik che echen chemuche koboishen soet en tuguk che terter kot komii koger tuguk choton che kakinet ak konai soiti komuch koraa konyor konetindet ne inete komie kosir noton ne kongen , koraa kipsomaninik konyoru tuguk che lelach en soet amun imuche konai tuguk choton che tesetai en emet ak konyor koraa konai tuguk anan kii nekomoi konai kot ko konetkei akobo kazit ne moche. Soet koraa kokigo toret biik chechang amun imuche kipsomaninik kocheng sukulishek choton che chute kobunu soet kosir kobaa sukul ole yoton kiyoen kazi noton, noton ko Karan

En taoninyun komiten Maalik anan mogornatet Che terter kotienge chito kole koyoe kasit oinon ako iamuan kole tienge kele yoe kasiit ionon en sobenyin en korenyun soiti komiten Maalik cheu minee bik tuguk cheu chaik kot mising ako Iboru noton kole tindo Malik amun imuche kotoret inei konyor rabisiek chechang ngoba koalda chaik kora chaichu kemine en mbaret neo Anan nyolu kotindoi chito mbaret neo asikoyai kasini koiboru kele tindoi Malik chechang chichi kora komiten tugosiek kotindoi chito lorit en taonit koimuche kotech duket koiboru kole inendet kotindoi Maalik Che imuche kosigen chepkondok en kila betut kotienge kele koinde tuget oinon yoton kora ngotindoi chito karit koiboru kele tindoi Maalik inendet

En emonibo Kenya kochang kot missing pakishek choton chetinye tyogik chebo timin ako terter tyogik chemiten yuton kotiengee kole pakit ainon noton ne kakigonoren. Netaa pakit nongen ko noton nebo maasai mara ako niton ii kotindo tyogik cheton chebo timin chechang, miten kouu ngetunyik, miten kouu belek ak alak chechang. Koraa ko miten pakishek choton che mengech che kegonoren tyogik choton che mengech koraa ako chechone koger biik, ko pakit netaa ko pakit nebo Kisumu ne tindo tyogik choton che uu mambok, laitikok ak kotindo taritik choton chebo timin. Karan kot missing pakishek chu en emetab Kenya amun imuche kobwaa biik si koger tyogik chuton ak komuch kogon isurut en emoni bo Kenya.

Chang tukosiek choton chebo soet chochome ako olishen ako terter tugoshechu kotiengee tuguk choton che oldo ak ole chomdo customaekwak kwal tuguk choton. Kouu noton anan komii ne oldo tuguk kalii ak komii noton ne moibu tuguk konyo ele mii en kasarta noton nemoche. En anee tuget noton nochome olishen noton nebo soet ko noton nekibore Jumia. Karan kot missing tugani amun oldo tuguk choton che terter che mokyingee en kila ak Kila ako kigotoreton oibu tuguk chechang en yoton

Bik choton Che bo komosta ne abunu koboisien moswoknatosiek choto Che terter moswoknatet ko kit nebo komonut en kokwet amun ki kotoret bik chechang konoyoo ak kotuyo mising bik Chebo korenyun ii anan kokwet ne ayobu ko chome koboisien muswoknotet noto nekikuren bukuitab togoch ak komii bik chechang yoton ak ki kotoret bik chechang kotuiyo ak konai logoiwek Che tesetai en emet en kila ak kila kora komii moswoknatosiek Che terter akobo kasisyek Che terter ako tienge chi kole yoe ne kou mwalimuek ko Imuch ko boisien moswoknatet noton bo WhatsApp mising amun olenyorunen kit ne tesetai en sukul ak tuguk Cheu tesetai cheu kilasisiek mwalimuek ko Imuch ko boisien noton kora kobo komonut moswoknatani amun moboisien kasarta neo

Chang konyitenik choto chetinye chitukul ako nyolu kerutechingee en kila ak kila ak kependii kiome lokook Kobo ole kikotesaita ak kit nenyolu koyai asikotestai komie . Tukuk choton chetoku koyee chii ngwendii korutechin bichoton konyolu kotito tukuk choton chemine ana minutik choton chemine komie ek korenyin. Imuche komine pandek kotitechi pandek en kinwok ak kotito tukuk choton chekiome kot missing ako nyolu koyoe kou noton en kolenjin. Koraa imuchii ititechi cheko amun mo muche komomii cheko oloton ko Karan missing nititechi cheko sikonai kole kenyo ko tondet noton netakat kot missing ako inaat ko ikonyitenywan kot missing. Koraa ko kararan kot missing boishoni amun yoe konaigee Lok choton chekwok en komengech ya kopit koyechekitun koyoe chitukul sikpot komokon noyet en.

En iman ko kinyumnyum missing soet soet nyorunetab somanet amun Chang kipsomaninik en emoni bo Kenya ak emotinwek alak che boishen soet kosomanen. Miten choton chemo bendii kilass miten koboishen simoishekkwak ak muswognotetab kasari kobure en konywan ako somoni agoi konyor noton kesenit nebo kosir en somanet. Koraa ko kinyumnyum somanet soet kotiengee imuche koboishen look che terter soet asikopit konai akobo tuguk choton che tesetai en kilasishek choton che kakinet ii ak kit noton ne kokigoito ak kochang koraa ole kinetkisien en soet kosir en kilasishek. Ngandan kinyumnyum somanet soet kokimuch kobar koraa ana kibar en alak amun kikonaita

Kasari ko kikotesa missing tukoshek choton chebo kerichek en olda tukul en townishek choton chemii ko tukoshek choton chebo kerichek komiten mara somok anan angwanu en townit agetukul kotok noto kole kikotesak kot missing. Change tukuk cheyoe tukoshek choton chebo kerichek koteshi aldaetab kerichek. Alak kii komuche korutin kotiyengee miondo nekepelenjj itindoi, kotko ketindoi miondo noton nebo anan ko namin miondo noton nebo HIV komuche korutin kerichek choton chebo sait noton chebose mionoton ak kotoret ana komuch korutyin kerichek choton kotiyengee miondo neketindoi. Koraa komuche koyai icheket anan kopimani korotik kotiyengee miondo koraa neketinye ako kararan kot missing noton amun kaikai kosir iwee sipitali oleloo Koraa kokebun rabinik chechang iwee yoton.

chang oratinweek kot mising chenyolu keiib sigetililit gee anan ne noton kiuun neuut, terter elegeboishoitoo boishoni asigobiit kisiib choton mogutiik chenyolu iyaai yon iune eeut anan sigobiit kegirinda myonwogik choton en emeet ak en kokweet ngung oratinweek choton chegisibi, ko netaa koo nyolu iiun neuut sait agetugul anan yaan keyaai kasiit sigobiit kosto korotweek en euut anan kostoo siimndo en euut sigobiit komanamda biik cheterter, nyolu iuun neuut ak sabunit noton iih ak beek iyaai kounok neuut komyee, koraa yon momii sabuniit iih kimuche keboishen tuguk choton chebo kompuniit choton chegiboishen keisto sumndo komoboto keboishen beek choton chegibor spirit ago kororon mising ago toreti kogirinda simndo en euneek ak en borto.

Karisiek choton chebo matato achome kot mising amun karisyechu kochang en oldo tugul Ole iwendi ako memuche konamin polisiek choto chemi oret ndibun karisyechu kosir ndibun karisiek chemengech Che imuche konyolu itindoi tuguk choton Che terter asi ibun oret anan asi iwe en oret karisiek chebo matato ko kororon kot mising amun inyoru bik chechang Che boisien Karinato ago igose Imii komie Imii ak bik Che terter kou noto ko koron kot mising ako kora karisyechu chuto chebo matato iboisien chepkondok Che tuten iit yoton olekemoche kosir ndibosien karisiek chemengech Che ndegete inyendet konyolu ialji mwanik Che kali Anan imuche ko kali karisyechoto kotienge chito nekomutin oloto kora matato ko karisiek Che kikoyan bik chechang kole koron ak maimuche koyai kit neya.

En Iman nii koterter missing oleobune asikopit ait oleowendii ana ko yoton ko ndonyo ana ko ole oyoe kasit noto nochome. Terter kot missing kotiyengee saishek choton olekowendie akotiyengee kotko komoi achakta yoton kot missing. Netai yon iwendii subuhi ako kotko komoi achakta olonton nii iboishen pikipikit noton nenekit kosir aboishen matatu amun pikipikit kochokto kot missing lakini nikan Nii komuche kwo mutyo mutyo amun iloksiote bik choton cheterter en oret ako ibe kasarta neo sikopit yoton. Kararan Koraa keboishen matatut nikan nii yon netindoi haraka iwee ole kemoi iwee amun roisi Koraa kosir pikipikit nikano en beit ako toreti Kobos chepkondok choton cheboishen en kila ak kila.

Korik chebo tililindo ko korik Che kororon kot mising en emoni bo Kenya ako kikoyai serkali kogochi rabinik Che chechwak asikobit koyai kasit noton nebo komayaptakei mianwogik anan mianwogik choton Che terter chebo Beek ako noton ko ki koyai tuguk Che terter netai ko konet bik olekitertoi mianito bo Beek kou miando noto nebo cholera ko nyolu kotililt Ole Imii ak Ole iomisien ako konet bik kou noto yon kora kobendote Ole kiomisien en taon en taonisiek Che terter kogerote tililindo en oloto angot ko makararan tililindo komwoe asi kosibit komayamptagei miando kora konete bik kolenjin nyolu komami Beek Che negit ak kongung Che nyolu kisto monyoluu koterem Beek amun Imuch koree miando noton nebo Beek ii noton ko imuche ko malaria

En kerenyun nii ko anee ochome soiti oboishen pikipilishek en loiset kosir matatu amun pikipikishek kii komuche kwo yoton anan kwo yoton oletenden kobun kosir matato imuche kwo baka kokweng'uny oleloo lakini matato komiten kityok en lamishek kopendotet ako noton ko Karan kot missing' pikipikishek kosir matato. Koraa pikipikit tii komuche koroisi beinyin nebo kelaen tukuk kosir karit noton nebo matato amu ibe tukuk anan ibe tukuk ak komuche kimutin AK inyee ko noton Nii komuche kobos beit kosir matato. Koraa ochome pikipikishek amun en loiset tii komuche koib tukuk choton cheu cheko lakini matato komomuche koib cheko amun twoitwou ako imuche kotumdagee noton amunee si ochome pikipikishek soiti.

En iman ko tom kotoretek missing baetab njirenik en emoniton bo Kenya ako ogose to toretok kot missing komositon bo baetab njirenik. Netaa ogose takinet biik akobo kororonindo nebo kebai njirenik en ole mii ako baetab njirenik ii kogonu chepkondok chechang kot missing nti alde amun mo komoswek tuguk olechang njirenik. Boishet ne tot ole kimuche keyay asikopit kotesak boisioni niton ii ko kegur biik choton chebo komoswek che terter kobwaa kibagenge asi kobwaa kengalalen koronindo nebo kebai njirenik en korengung